Chutukchu ko mbolea, mbolea chutok ko kororon mising kendeni minutik amu konyei minutichotiok kobwa kokororonekitu ichek kokimen mising eng nitrogen ak sulfur

Eng yutokyu komi chito netogu kole mito beach. Inendet komuch kawa beach konyokobaibaitgei. Ane achame mising awendi beach amun ngait yundok apir beek ako kora abaibaitkei.

Eng' pikchaini komito lakokab sukul toku kole ichek ko lakok chebo sokondar mito ichek ak sikikwach toku kole kakipwa konyikesochi ichek kotomo kotoi tiemutik kwach chebo form four ngaro ane pikchaini kopwotwo atkinye amite form four kokakipwa konyikesoiwo

Eng yutokyu komito olekelipanchini chito nekile peter mwangi. Togu kole chicitok kotindoi mung'aret ako mung'aranyi ngilipane simoit komakat kopa nambeshechu kikikon engyutok.